Minetab robwonik ko kikwo ngwony kidogo en olinyonet makosana kemine robwonik anan indinyooru bike chetokomine robwonik komine small scale .cherobwonik kityok chekiome, ak makosanaine kemine robwonik. Maybe imuch kotiengei amuneisiek, ko e waletab itondab emet. Robwonik komoche ele menet kidogo Alan koelemi beek kidogo. So imuch ko kikowalak itondab emet makoname beek ngwony ko moko Karan en robwoniot nibuch kotokomi small scale farming anan kemine ko kidogo chon kiome kityok.ak mokemine en large scale chekioldoi.

Kit netesetai en yu ko ngoisetab suswek ab tugaa alan ko kiyaagik alak tugul. Mara ko nekoo alan ko ngororek alan ko ngechirek.so kengochin imuch kengoe sikechoben silage kirurchi tugaa tuguk chrome. Ingengochi teta amitwogik ko ikochin kasarta nenyumnyum yon ome. Akora ko in ko ingengochi kengochin kotoretiii tugaa en ametab amitwogik. Soko kokotoret tera kobiyoo komie ana ko kiyaagik alaktugul ko ko ka artet kot Ko ngechiriet anan mara or ko ngamiet anna ko kiyaagik alaktugul. Soen yu kengoe ak kikochi mara ketestechi molasses ak kikochi teta ana ko kiyaagik agetugul koam ko improveni the products.

Indokeer ktda konyone metinyun kompunit ab chaik. Kompunit nemi ak temindet, ab chaik Ktda ko ibe imuch kokochi anan ibe chaik ab temindet from farm ako toretii temindet. Imuch kokochi temindet tuguuk chekiminee. Anan e ktda kora KO kompunit nekitoret e temik chechang ako uonimuch kokonii keswek I chebo chaik chekimine.